En pichait nekikere kekeere simoit nekiteno netam keboishien en mpesa, kikere rapinik elifusiek oeng, ak kekere kora en iyeuton mitten bichuton KO Ka kakisir kele pesa kwa simu so kit niamuche aoror netesei tai en yuh KO kimoche rabinikyuk anan miten chito nekomoche kindechi rapinik chuton elipusiek peng koba simoit ,kobun mpesa noton Nebo safarikom kekere en yuh kokikoito elipusiek oeng, mi simoit ab rabinik ok kakosir en yono kole. Ndanan mototoku komie kekere kasir elipusiek oeng, KO rabinichu kiyoni kele kokimoche koba simoit.

Pichainit ne kakikonech en yu kikere lagook chemiten imbar, kikere paipushek, kikere peek chemiten chepwone en paipushek ak kegere ngwek, sukuma, che ka kimin. Poishoni, achame kot missing' poishet ap temisiet, poishet ap agriculture ako kora yan itemishei anan ya kiit ne achame poishoni kora ko yan miteen peek. Kingen kele en temisiet ko kiit nepo maana missing' ko peek, yan kapiit kemeut ko muchi inage minutiikuuk koou yutok kikere sukuma chu en imbar, ako testai kokararanitu aki tes tai ialde ana iamde koma mitei kile kamakomiite , mamitei raini. so, kiit nepo kamanut kot missing' ne imuchi igeer ile itindai komenaam temisiet koi temindeet igeer ile peek komitei ko available en petushek tugul kergei ngo mitei kemeut anan ko mamitei.

En pichait ne kigere ne kakikonech en yu kegere kiprorogosiek chechang kot mising che kigere kokatelelen kit neu nebo ndisiot. Kingen kele, anan atindonik che kigeyai chebo kiprorogosiek chuto ko kimuchi kegenai kele icheget ko very poisonus yon kautin anan kogandein sumu chechwaget, ago ose chebo indisinik, imuch agot kondein sumu che imuchi agot kopar chito ngot komaginya ana komuchi agot kogon kaimutiet neo mising eng bortoab chito anan ko en magatetab chito.

Eng' pichait ne kakikonech kekere rapwaniik che piriren ak che lelachen. Olekichoptoi rapwanik kotien ge ak chi tugul. Koron imuche iun eng' keripalu kounan nda kigere en pichait kokararanitu atia inde sapuriet ati a inde peek komaluch atia iger ile ketuch komye kotori ini rut ak kechiget kochute oriit inae ile kakorurio. Piik che chape kounanda ko mara piik che mache koamdaita chaiik. Kora imuche iyo iwai kou yecham kewaita piasiniik ak keame ak piasinik, keame ak nduma anan keame ak githeri kot ko kemache iam ak tuguuk alak. En Lagok che mengechen kora che maimuchi koam imuchi kora igeer ile kechop kou yan ichoptoi piasinik atia tioritiony atia iteshi tuguuk cheu chego simakeet lagook chemengechen en lagook che mengechen chotok che matinye kelek anan ko che mangen koam komye